Ore ena bae, ore ena bae naa enkiremore, enkiremore oo mpuka naanya oshi naanya iltung`anak. Kiremi kuna tokitin too mukuntani naa idim oltung`ani airemo kuna tokitin oo mukuntani tenkata enchan arashu teniatata enkare idim ake airemo. Nintookie enkare olkeju, olmutaro ene njuti aiko nejia. Ore sii ena bae itum naaji teniremisho oltung`ani itum mpuka.

Enetipat ena baye tenkaraki ore kuna naa inkishu ekule, ore kuna kishu ekule ee ore oshi pee itumoki oltung'ani atipika nkishu, aramat naa tenkaraki iyieu kule, iindim ayieu kule pee iok, niidim ayieu pee imirr piitum impisai onkulie tokitin mbaa kumok naitaasieki kule. Neeku kasidai teniramata nkishu ekule pee itumoki anoto kule niiok tiang' nincho nkerra inonok, nincho ormarei lino nintoki sii aaku iindim atimira kule pee itumoki anoto impisai, ore kuna ale nishum nitum olairambai, ore olairambai naa iindim ataeyiara nitum eilata. Neeku metaa enetipat ena baye pee iaas.

Enadol ena naye nadamu ee bishara esiai oormakangani naa ore ena siai oormakangani naa, keetai naa oldifai ore engarri neetai ormakangai oitalaku impisai naa ore kuna garrin amu keji inisani, kitumia iltung'anak aasie biashara ore pee ejing' oltung'ani engarri naa kikaja, nelak impisai neeku te ngaraki esafari naloito.